Ũhoro wa gũkinyanĩria mohoro kũgerera nenda-inĩ, wĩna mawega, na wĩna maũru, na mawega mamwe nĩ atĩ nĩ ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria andũ kũgĩa na ndũmĩrĩri kwa naihenya, na magakorwo makĩhota gwĩbanga no nĩ kũrĩ bado na ũgwati, ũhoro ũhoro wa ũkinyanĩria wa mohoro kũgerera nenda-inĩ tondũ thaa ingĩ nĩ ũgũkora hena mohoro wa maheni, marakorwo makĩheanwo kou ũguo nenda-inĩ, nandũ magakorwo magĩtukanĩrwo.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩa bata mũno harĩ rũrĩrĩ rwakwa, wa mbere nĩ atĩ, nĩ gĩteithagia gũkuua mĩtũngĩ ya maĩ, tondũ kũrĩa tũtahaga maĩ nĩ haraihu na mĩciĩ, tũgakorwo tũgĩthiĩ ha tũgĩthiĩ gũtaha maĩ handũ haraihu tũkahũthĩra mĩtũngi, na nĩ gĩtũteithagia mũno. Ũndũ wa kerĩ, nĩ gĩtũteithagia gũkuua thumu hĩndĩ ĩrĩa tũrarĩma mĩgũnda, na gũtwara mĩgũnda-inĩ, ũndũ wa gatatũ, nĩ atĩ nĩ gĩtũteithagia gũkuua ona mĩrigo, kuma handũ hatarĩ haraihu.